Rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari, rũrĩa rũrutaga motungata maingĩ na matiganĩte, ta gwetha na kwerũhia marũa ma ũthwarithia wa ngari, na marũa ma mbiacara. Na no ũmarĩhire kũgerera ũtungata wa Mpesa.

Ĩno nĩ barabara ya tĩri, ĩitĩtwo irũndo cia mahiga kana maramu, ĩkĩharĩrĩrio kwaraganio nĩguo barabara ĩno ĩtuĩke ya gũthondekwo.